Macini ciagwĩtwarithia nĩcitaithĩtie mũno ũrĩmi wakwa ũgacĩre, na nĩcitaithĩtie kũnyihia wanangi, no mahũthĩro ma thitima me igũrũ mũno, no ingĩra mũndũ wothe angĩenda no atũmĩrire macini, tondũ wona watumĩra macini yagwĩtwarithia, ciagwĩtwarithia, nĩciranyihia wanangi mũno. Ta rĩu ũngĩrora macini ya gũtinangia mahuti ma ng'ombe, ũrakora nĩ macini ĩyo nĩ ĩrataithia mũno kũnyihanyihia wanangi, ta rĩu ũgakora mahuti matirathiĩ, matiranangĩka, matirahurunjũka o kũndũ o kũndũ, koguo ingiuga nĩcindeithĩtie mũno, no mahũthĩro ma thitima me igũrũ mũno, mahũthĩro ma thitima me igũrũ mũno, ĩĩ, ingiuga ũguo.

Kwĩna macini ya gũthĩa mahuti ma ngombe, kwĩna macini ya gũkama, kwĩna macini ya gũkonyora mbegũ cia kahũa, na kwĩna macini ya kũhũra maĩ maku mũgũndainĩ handũ ha gũtinda ũgĩthiĩ gũtaha maĩ na na na kĩndũ, ũka ũkamekĩra thitimainĩ, ĩkahũra maĩ maku magakinyĩra mũgũnda waku. Na kwĩna macini ya gũthĩa irio cia ngombe na cia nguku, handũ wa gũtinda ũgĩthiĩ kũgũra irio ciaku kĩgandainĩ, nĩkaba wĩthĩĩre koguo andũ aingĩ nĩmaragũra macini icio.

Ingiuga rũrĩrĩ rwakwa nĩ rwateithirie mũno harĩ kũhingia wĩyathi wa bũrũri wa Kenya hĩndĩ ya maumau. Rũrĩrĩ rwakwa nĩ rweyumĩririe kũrũĩrĩra wĩyathi ũcio na kĩo mũno. Ona ngorwo andũ nĩ mathiaga makehitha mĩtitũ-inĩ ya Aberdare kũũrĩa Kinangop, makeyumĩria mũno mũno hĩndĩ ĩrĩa mũkoroni ageririe kũhinyĩrĩria andũ a kenya. Rũrĩrĩ rwakwa rwa gĩkũyũ nĩ rwateithirie kũhingia wĩyathi ũrĩa nginya ũmũthĩ twĩ na guo, na andũ magaikara na thayũ. Ũcio ũguo nĩguo ingiuga.

Matinga maya mũno mũno nĩ mateithĩtie kũhũthia wĩra tondũ mũndũ nĩ arahota kũrora mĩmera yake kuma ĩmĩnini akamĩrora ngĩnya hindĩ ĩrĩa ĩrakũra o mũthenya o mũthenya kogũo nĩ ĩrahũthia wĩra na hanene mũno, na nĩ ĩrateithia kũminjia ndawa mĩmera-inĩ nĩgetha mĩmera ndĩgakĩhuke na ndawa icio nĩ cirateithia kũraga tũnyamũ tũrĩa tũrĩaga mĩmera hĩndĩ ĩrĩa ĩ mĩnini kogũo ingĩ uga matinga maya nĩ marateithia mũno nĩmaracenjia ũrĩmi na magateithia mũndũ agĩe magetha manene.

Hakwa ingiuga matunda maya ndarĩaga hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ mũnini, na nĩmarĩ na kaũrũrũ keho. Nindĩrarikana mũno ngĩrĩa matunda maya na nĩmateithagia mũno mwĩrĩ wa mũndũ, nĩmatunda mega mũno na makũraga handũ hena mahuti maingĩ handũ kĩandainĩ. Tarĩu gwĩtũ makũraga handũ kĩanda hakuhĩ na rũĩ nĩndĩmonaga mũno, no ndirĩ ndameciria mũno no nĩndamarĩaga hindĩ ĩrĩa ndarĩ mũnini na nĩ mega ma mũndũ gũkĩrĩa ti ũrũ kũrĩa, no ndimonete mũno thokoinĩ thikũ ici. Ĩĩ kwoguo ndamona ũguo nĩguo ndĩreciria.